Kore kulo naa ilng'anayio lo lashumba, oji nkaakuj. Ore eninko pee inya kuna naa ing'as areshu metaa neoku, anaa nenyokuenu pii. Ore pee nyokuenu pii, nilotu aitai naa tolchani, ore pee indip aitayu, tenidol ajo mee sidan oleng, nintuku ore pee intuku, bas ninteru taa anya.

Ore ena naa enturore onkuek naaji kapich, naa ore enturore e kapich naa elelek negol. Kore pee idol kuna kapichi tenekata tene, naa idol ajo njere eibung'a olkurto oleng, neaku sii enyaaka aim barafu ore sii pee intoki adol, jo dii kebore entim naa ninye naichangia barafu amu eitu naa esember olopeny. Neaku ore pee idol enaoitoi naake kegira aang'uoi naa ore entoki nagira aitang'u naa barafu naa olkurto.

Ore eneikuni peiputi empalai e KRA toltung'ani naa lemetii esiai e serkali, naa ing'as alo ewei neji cyber ore pee ilo cyber nibol entoki naji email ore pee indip atabolo email, neicreti naa account ore pee indip aicreto account, neaku itum naa aiput entoki naji zero returns ore elo ebau naa akeyie olapa le imiet, olapa le ile, kila ari, nitum alo cyber nijaza entoki naji zero returns.

Kegol enkinyang'a oljaketi oigero alang lelo lemeigero amu ore kulo jaketi oigero naa eng'as aaku ore entoki naigero naa keyeu sii ninye oltung'ani oigero iropiani naimu ilo jaket. Ore sii enkai nebaiki naa ore kulo kigerot negira aiko, egira aiko enkampuni aamirr enkampuni naje. Neaku ina sababu ore jaketi oigero olemeigero, ore lelo oigero naa kegol enkinyang'a.